tuguchuton ii kochoton chekikuren nganuk ako bo komonut en biikap kokwet en oratinwek chechang amun ii yoon kakemaa akosoyo komuche komaa icheget ako boishen icheget kochop tuguk che kiome choton ko chapati tuguk cheuu mandazi ak korot alak chechang

Eng tukuk chenyolu keyamii asikinyaa chitoo koyoche koam chito tukuk cheuu ng'kwek ab kienyechi chotonii koboto isakek, isoik akwamkora kimnyetii akwam sukuma ak koee chekoo ak ko monyolu kwaam tukuchoton chechang mwanik cheuu chibsii akoroot chenyikisen chemuche kong'em bortoo.

Oibchinii konyoindet kitabushek chemiten yon kokiboishen kerichek chekakikonon amobois, omuche oleei konyoindet komuch kotkomi kotkomuche kowolwon ii, kowolwon kerichechoton asii amuuch aboishen.

Amuche alenji ii jito neoldo kerichek alenji mabois kerijek jeko atinye amun ii Tomo kowalak kaborunoik chebo miondo ne kiotinye ako akolenji ii ngotkomuche kosirwan kerichek alak jetot jetos Koo kotaretan.

Boisionito en kokwet nito koo baetab lakok choton chepo kokwet kopokomonut mising amun ituitosge biikab kokwet akochop amitwokik choton ko mochelek, ak mara supu, anan ko marakwek akokochi kora lakok soda asikotoret lakokok chepo kokwet choton che maimuche konyor amitwokik chepo kila siku

Boisionitonii ko noton nebo kounset ab tuguk, ako niton Ii ko boisiet nochome ayay enn kila ak kila amun niton ii kokere kole korib usafi enn Koo mising ii ako tililen vyombo ako momuche koib tuguk choton cheu solobek ii Chechome uchabu.

Koroitok ii konotok nenayat Koo boskilit ako koroitok ii kochome bik mising eng taonisiek ii anan ko resob amun ii toreti icheket kosor tuguk enn ele kamach koba anan ko le moche koba komuche komut koroitok ii akoi yoto enn oret ne nyum nyum mising.

Koroiton konayat ko mising ko nganya en biikab chemenye Nairobi, ak ko karishechuton ko koron mising amun toreti biik komut icheket akoi olerutechin, ak ko chuton ko anan ko sait akee kochome bolet mising amun en tienwokik chekindo en koo, nibuch ko karan mising.

Kiit ne tesetai en yu, agere kamet ap lakwet kochape amitwagik, notok ko neyaat ko maat ne miten sang', ako boisen inendet chebungut, ako chebungut, ko neyat mising kochap amitwagik kwanyinyigitu mising

Noniton kochotok chekikuren chiim akoboishoni kochome biik mising asikomuch koriben bortanywan, boishoniton ii ko kikonobuu kiit nenyikis mising asikochob borto kokimiit, akoo momuchi anee ayaii boishoni amun nyikisen korotwechon kekonobi mising.

Ndoker boisioni ii, abwoti ale, bik chemiten iroyu ko choronok che kiumke akomach kobwa ko kobur eng tabanutab ainet asikomuch kotuiyo Akonoyechike olietab borto.

Tuguk chemile bik enn iroyu akere ale miten sigik ii ak chetupcho ak lakwani kakotar university ii nebaibai mising ako baibai kabisa koker lakwenyin kokalach noton ko kaonit ii ako kararan mising.

Koroitoni koo kiwanja neboo lokok chemeng'ech, akoo kararan mising kiwanjaniton ii en lokok chemeng'ech amuun toretii lokok kotuyoo ak kochesonso akoo momii barak mising koroiton akoo toretii kora lokok kobuur ak koboiboenjikee.

chogere eng ireyuu agere kwondo nemoche kitun en sait niton ih nebaibai missing akoboiboinjin inendet amun ih arusit nenyin. Akobaibai missing amun koker kole kakochut oret ake nebo maisha ako kakoyet inendet

Indoker boishoni okeree olee chito nemuche kolakwet nemenye ineken en konyin akoo amuun miten beek akoo miten tukuk chekiome en tabanut ii akoo miten kora bible ak kitabushek chekisomoni akoo niton ii koboruu kolee student anan ko lakwetab sukul.

Inoniton ii kochoton ko tablet cheboo lokok akoo kiibu inendet president neboo Kenya nekekuren Kenyatta, president Uhuru Kenyatta, akoo niton ii kokikotoret lokok kora chechang asikonai technology kotaa komeng'ech inguni akotereti kora en somanenywan amuun tinye kibindishek chechang chemuche kokimiit somanetab lokok.

en ichechuu achomomee kitabunondok nompoo the confident woman ne kisir joyce mayor ako achome kitabuni missing amun igerer kimnotet nemuche kotinye kwonyik ii ago moche kekas icheket en betusiek agetugul ago indisoman inee igere ile kwonyik ii komuch koyai tuguk cheechen missing chegikwonge akoo chekororon en kokwet ak emet tugul

Kiit ne tesetai en yu, ko noton ko maandamano noton ne kimiten en kenyit ne kokobata, ako nitoni ko kibo lagok choto che kiguren gen z, che ki kikimach kikirejecteni financial bill noto nekikosirto parliament nebo Kenya. Ako nitoni ko kimako karan mising amun kibar lagok che mengech che chang mising.

Kararan mising boisionito nii ako kabwatwon keny boisionito kingekere television tugul ak lakok, ak chekitupche, ak lakok alak chepo kokwet keny ako karan mising kora amun kere lakochuto akamet news anan kokit neteseitai en Kenya karan mising amun toreti lakok konai tuguk cheteseitai en kenya asikomuch kora ndokitepen en sigul en exams koo ingen kit neteseitai en Kenya.

Ndoker koroi, konyone metinyun in kole mi chito ne rue, ak komi komnye inendet ii, ako kararan kora boisioni amun yoche kora komuny akilitab chito, ako um asikomuny en kasisiek che kakoyai betut tugul ako karan niton mising.

ndoger inoni konyone metinyun kole mii ndereboindet nekomorib biik chegomuti en oret ago niton ii komakaran missing amun ngeme ak kobar biik chechaang en oret ago niton ii koyche kecher nderebaek korib ole ketitoo garishek ak yon bendi koraa komuche kobuun oret noton nekokichopji icheget ii ago mobun chepchepindo nemi barak

Boisionito nii konot ko familia nekotuyoge akoyomis, ako en kokwoninyon keyoe kounito sanasana kobiik chepo ko anan sait ake kobiik kora chekitupche choto kokonyitenik alak cheimuche kituyege akechop amitwokik akeyomis tugul en kipagenge.

En ireyuu okeree kityok olee biik cheboiboi chemiten ireyuu, ak ko imuch kasuldake kiit nekoyoe anan kocheseno kemishek ko kasir kamosto akeng'e amun ikere boyondonon konde eunek barak kobaibai mising.

Boishoniton komoche chito nekikonai kabisa asikomuch konet iko en yoton ko gym ako boisho niton nii ko ingechop kou ole kochopto bichuton nii ngot kotomo iyoe boishoniton nii kongwonekitu missing kelyekii ak borto tukul ak nibuchii en kasarta newendii konoito borto boishoniton.

Indoker pichaini okere asikorindet netieme kotoret karishek kobos noton ko traffic en oreet ak ko niton ko karan mising amun naan ko mokuitos kee nderebaek kotuyoke en junction ak ko kosen traffic, ko karan mising ng'ekonyit asikorindoniton.

Boisioniton ii ko mochome mising amun ii, boisioniton ko maandamano ne yoe lagok che mengech koboto piik che echen. Ako boisioniton ii, ko ibu boriet en asikarik ii ak piikab emet, ako nitoni komuch koib boriet ako barkee asikarik ii ak lagok ako makararan mising.

Inonii ko noton ko boishet nebo voting anan ko biretab kura en kokwotinwek cheterter, ak ko inoniton ko kararan mising amuun chakuani biik chito nemokying'e, ak ko torchin biik basketishe chono chito neko votenchi , ak ko kararan mising amuun sikotoret biik ko chakuan nekere kole imuch kotoret icheket en kilak ak kilak.

Boisioni kokararan mising amun toreti chito konai kole miten rapinik cheyoche kokonor en kila ak kila yon kosich rapinik , ako kararan mising asikokere kole katesak rapinik ab chito chekakonor en benki , akotoret inendet yon miten kiit neu emergency otun kotoreti rapinichuton.

Bune bik chechang tuguk chechang, bune bik tuguk chechang asikosich Rabinik, sana sana Koo ikere eng bik chebendi mjengo koyache koba mjengo joton ko tegset nebo kila ak kila eng betut ii asikosich joton jebo betut je imuch kotoret icheket ii kolibanen kot anan Koo koliban amituokik ii anan ko kerichek joton chemokyin Kee koboisien.

Momii aketukul nochome eng koroi amun ichechuton ih choton ko sumonisiek ako makoboisye eng Kenya kongeten kikesto eng keny ako sumonisiek chuton komokobokomunut missing amun oleboisyen kityok kotukosiekab supermarkets

Kit netesetai en yuu ko chito nekonori rabinik en kiit noton nee choton ko cash nekonori en ka rabinik akoo Karan missing ndanda Karan missing amun moechekitu rabinik koo toku kole chichi koribe rabinik komnyee

Kadinyun niton nibo NHIF koyoe chito nenyone ak nerwe sipitali ak ko moyoe en chito nemokying'e kerichek ak kowek kaa, ak ko niton ko amun en elee kikichobto icheket, tomoo koyai serikali noton netoreti serikali netoreti biik tukul kouu elee kiuu keny.

Yoon imoche paspot eng chokyinet mising ko indiwe ofisitab huduma koyoche kora icheng isup oratinwek choton chemokotin asisich paspot initon, ak ko yoche iwee en kilak ak kilak asiker olitab paspot ing'ung asisich en chokyinet.

Boishoniton koboishet noton neboo mpesa anan ko elekicherunen rabinik anan ko elekiiben rabinik chekoke witrowen, toreti biik mising akoo amuun en chito neloo komuch koyokyii chito rabinik akoboko witrowen en mpesa asioboishen en kilak ak kilak.

Koroiton Ii ko cadit noton nebo benki ako cadiniton ii kotinye rabinik chechang mising Ako toreti chito yon koibot ii Koo komuche kocher rabinik enn ole kamach kwo ako ma lazima kotinye cash ako imuche kolibanen tuguk kora enn supermarket ak enn ole miten.

Boishonitonii koo noton nobo chesanet ab katiti anan kochoton ko kirata ako ochome boishoni missing amun toreti chito yon kainget kotoretin kora imuny mebwoti chechang amunii ichesonii kamiit ak ibwatii elekisibtoi.

Koroiton nii niton nikibore bring your own device ko imuch kong'em choton chebo IT en kenyishek chebwone amun toreti kabisaa biik ko advansen en technology komuche kindechi mashininywan noton ko WiFi anan ko bundles en beit ne nyumnyum.

Kiit nemilon en ireyuu ko okeree olee mii chito nebaibai mising amun kosir kangosich rabinik en competition noton nekomiten akoo baibai inendet amuun kokoker inendet kolee mabaa buch boishenyin nekakoyai kocheng rabinichuton.

kit ne tesetai en iroyun, ko chito ne kakopanganchinke rabinik che nyolu koboisien yen kakosich rabinik chik, ako togu ng'unon kole konori rabinik en kwenut ab kitabut asikorib icheket

Chang tukuk chebo komonut en ireyu, ak ko netai ko boto choton emotinwek chechang chemiten en emoniton, ak ko indiker ko exchange rate anan imuch elekiwoldo rabinik ak ko nebo komonut mising ko noton nebo nemi barak konoton nebo GPP ak ko karan amun indo olietab barak rabinik.

Boishoniton nibo kemotiveten anan ke empoawaren biik cheyoe kasit kobo komonut mising, kouu ng'uni ikere kikochin zawadi chito nekiyai komnye en KRA noton ko kombunit en Kenya nenyolu kelibonchi taxes kouu elemokto kotokuu kolee kirib komie kwonyi kabisaa ak koyai kasinyin komie.

Boishoniton nii ko noton nebo rabinik boishetab app anan konoton ko elekicherundo rabinik kobun simoit kobun benki ak ko kararan mising amun icheru chito rabinik ak koyokto en nyumnyumindo.

Nookeere eng nira yuu kochito noto nekasom rapinik chechang mising ako some inendet kobun TALA ako boisionito koyache kosom chito yon kakeer kapsaa kole mami ole icherune rapinik ako yoche koek last resort niton amun tinyei interest nemi barak ako sait ake kora komamuchei chito kocher rapinik kolipanda rapinichuto.

Bisonik chotok chebo soet ko choton ko, boto choton che agenge notok ne toreti boryet ne miten en Haiti. Imuche serikalit, akokikoyokto kora asikarik alak kobaa emoo notok, asikotoret bichotok kosobcho komye

Bokomonut keyai boishoni amun toku kolee bichu ang'wani ko kokuyokei en kasit inywan nekoyoe akoo tokukolee miten kibakenge kabisa eng kasiti akoyomi kibakenge eng kasit ak chomnyet koteseta kasit missing akoet.

Kit ne tesetai en yu, ko noton ko show, notok ne kipangani kibangenget ab AMIFI, ako togu kole miten biik che chang' che iyabun kampunishek che ter ter che imuche konaise biik ako bo kasit nywan, ako toret kora kasit nywan koet en tuguk choton che imuche kikoyen ko zawadi

Inoniton ko toretetab biik en kokwatinwek che terterchin ako nitokni ko registration akeip tuguuk chebo kamanut chetiye chito ako toreti nito kekonor records ake toret kora biik koip koyai tuguuk choto che maingen.

Boisonitoni, ko noton, koba cherundet ab rabinik koibun benki, anan ko ele kelipanenen ako kararan mising amun nyumnyum amun mii komaswek che chang' koroiton. Imuche inde kadit chito aki cheru rabinik, ng'a ndan sait age mami rabinik kadit, ko ui. Ako mamang'un rabinik age tugul

Ndaker pichait nitoni, akere ale mi chito neyae biashara notok nebo bitcoin anan ko ne kialdai rabinik en online akeale, ako kasit nitoni komache chito kapsaa ne kikonai, ako nekikinet akonam komye, asikosich rabinik chotok en nyunyumindo

Koroitoni, ko mashinit notok ne kicherune rabinik . Ako, miten komaswek chechang' koroiton, ako koroitoni, ko imuch kotaret chito, anan ko mataret chito, amun nan ko imuch koesho kobois en sait age, akoge makchininke rabinik

Boisionitok nii ko kararan mising ak ochome boisioniton amun koip chito konet biik akobo SHA not on ko Social Health authority, ngandan kigoyesyo biik mising SHA nitok ii koyoche kinaisi icheket akobo boisienyuan ak komonut en oret onion en biik tugul.

Chang' tuguk che bo komonut mising en iroyun ako chamu chacher ko notok nebo fresh-fri anan ko mwaita, ak chumbik, ak sabunit ,ak choton ko vaseline an oo mwaita ak chotok kapsaa ko tuguk che memuchen iboisie ametinye

kit ne tesetai en yu, akere noton ko NTSA ne toreti kokochin nderepaek driving-license, asikomuch kototoret icheket kosich driving-license ako boisien icheket technology ne mi barak mising

Matapitunat koroi en korenyon amun tomo kochut technology newo mising en korenyon. Ago niton ko biometric si yon imoche ichut wui kolilin korong' pichait oginde fingerprints asimuch ichut olenyolu iwe.

Boishoni kobo komunut en kokwet ako kikeker kole miten chemist anan olekyoldoen kerchek en kokwet asikotoret piik chemoimuchi koit sipitali kosich kerichek chepo chokyinet chemuch kotoret icheget yan kayait borto.

Boishoniton konoton neboo kondeetab solait en koot akoo kinetii biik boishoni en oreet noton nekararan mising asikonai biik kolee yoon mii sitimet komuche kobet akokaran kotinyee biik back up siyoon kobet sitimet komongeme boishonikwak en kila.

Kit ne nonyen metit nyun ndaker Naivas supermarket, ko noton ko imuch komiten offers anan komiten, anan ko ka kakibos beit ab tuguk, yan kiyoten Naivas age, amun ndiker kouwon tago mpya supermarket nitoni ako mi ng'uny tuguk ako imuch ial en beit ne nyum nyum mising

Ndaker boisoni, agere ale chito ne tieme konai chechang' ak kobo Kenya power. Amun, akeren kole miten website nenywan, ako tieme kora kolipan tokens asikomuch kosich sitimet

Boisonitoni, ko chito ne tyeme koger kotko miten chito ne kokochin kadit noton nan kobo ID, kotieme koger kotko miten system ak ng'ot ko kinyor kadit noton en oret notok ne nyolunot

Kiit netesetaa en yuu ko chito nemoche koliban kiit en kolibonchi kiit noton ko rabinikab two hundred ak ko niton ko moche kityok ko indo pin anan ko kokipromten inendet asikonde koyan koliban rabinichoton ak konde pin kityok ak kotesta.

Tuguk chebo kmanut en yuro yuu, ko ageere chito nekayokchi rapinik lainit nema notok ako tiemei kowek rapinik choto ako kararan mising amun toretin icheket Safaricom koker Mpesa nebo chichi asima icher rapinik choto ako imuch kosich chito rapinikchi en amabek sait agenge.

En biikab kokwet ko chang biik mising chematinye naet akobo tuguk choto chebo technology choton koboto network ako yon kinetei komuche kobun biikab Telkom ngemutiet neo mising amun maimuchei kokuyo biikab kokwet tuguk che kinetei icheket ako tap matinyei simoishek biik komaikuitos kora tuguk chekimwoe ko kiit neo misiing nebunei biikab Telkom yon mochei kotoret biik eng kokwet.

Tabushek cheimuch kotinye simoitab chito ko chito neoldoishe komamuch konai en sait akee konai kole mii anoo tabuu akoi koibchi bundi nebo simoishek chito, ak ko tabushekab simoit koibu tukuk chechang chemaimuche konai chito neoldoishe yoche koyai, noee bundi ineken.

En pichait ni, agere kapsaa lakwet ne baibai. Ne imuch kaitu en sugul notok nebo boarding. Ako baibai mising inendet amun kokakoker sugul. konyone gaa, asikomuch kobur en gaa, ako amis komyee, amun en sugul koui kenyor amitwagik che yamengee

Yon kakoimin simoit ako mi ingweny chepichepindo nenyindet anan koimuch kokakolal koyache imwaite iipchi pundi anan iwekte kwo tuket noto nekiale kotomo kopek kenyisiek che kikiserun kole imuchei iwekte simoit noto.

Boisinitok ko kanetisiet nebo biik chemi kasiit akobo kiit noto nekakikurchi icheket amun igeere ile biik che echen ako matinyei kitabushiek tinyei kityo choto ko notebooks ako kipindinito kotesetai kerekodeni vidionyin.

Boishonitonii koo noton nekiibrijekteni anankiboru video anan kobichait een, skirinit akoo boishonitonii komoche biik kabisa chekikonai asii, asii korib kasarta akotoret kora koker biik tukul kiit neemokyingei koker

Boisonitoni, ko agere ale ne mii en yondon ko chito ne mwalimu. Ako inetishen inendet, anan koribe mitihani amun indiker en inatut, igere kole kakisir sait ne kiname, ak sait ne kitare. Ako kararan niton mising asikotoret lagok, konai kole iyache koyai testi en saisihiek che tian mwalimu-kanetindet mitihani- walutiet

Bo kamanut keyai boisyoni yoe lakwani nitoni kokande maskit kutit, amun inendet komi ak bik ako imuche kotindo tungoek, kotoreti nitoni asimasich bik alak tungoek chekatinye inendet.

boishonito nipo somanet en kokwenyon kokikowo barak missing amun sikuhizi koboishen lagok choton ko taplets che kiibu serkali ako kora kotokomi somanet ii nepo kitabushek oo korak ko lagok chechang ko kikosich kitabushek chejwak en icheget ko mokoboishen chepo biik alak

Boisiniton ko notok nebo sukul, ako lakok boto lakok che mengech che kiripei ako boisionitok kotoreti lakok ako torereti sikiik eng oratinwek chechang , sipkonai lakok konaiyo ak lakok alak akonai kora noto nebo katuiyet ako toreti kora mwalimuek asikosich rapinik chebo kila amun lipani sikiindet asikoripchi lakokwak.

Kitnetesetai enyuu koo konetishet neboo choton cheboo biik waisilamu akoo ndiker enyuu koo kwondo missing nesomoni akokuitos kiit nesomoni akoo een batai yuuno komiten nekinetei akosirishei

Boisonitoni, ko noton ne kineten lagok kosub konai koboisen laptop, choton ko ICT. Ak go, kararan mising kosub konai lakwet, asikotaret ichek eng journey nenywon nebo kasishek. Amun kii ne ngemen biik nguni en kasishek, ko biik che mangen koboishien laptops anan ko computers en kasiit. Ak go, imuch kokachin sait ne ui icheket noton. journey-banda

Kiit ne tesetai eng yu, ageere ale mi lakwet neboishe kalamit noto nebo sitimet kochoranis ako kararan nitok mising amun toreti laok kocham kiit nayoe amun nyumnyum kiit nayoe.

Ndager ino ni, agere ale mii lakwet ne kakichaguan inendet, ko nyokonet iko akosomanchin letaishek chotok chebo alphabet. Ak go, kora , ndiger kora, en ele kiineten, ko iboru kole komaswek chuton, komatamiten classrooms che kararan, ndiger ole iburtoi

Bo kamanut keyai boisioni amun kinetei laok kora kele kararan mising kosipkoni tuguk choto chebo ICT ako iporchin lauk kora ole imuch kowendiro karit kepoishen sitimet ako toreti kora lakok konai kole makichesane sitimet eng saishek chechang.

Ndoker pichainitonii okerelokok chee cheomishe ako tokukolee lanchi ingunii eensukul anunikere omee omitwokik chekerkee kotokukolee kokochin sukul omitwokik chutonii omoibchikei icheken

Nguni nitok ageere ale maandamano nekibo mwalimuek chekipo Kuppet ako choton koyon kimakilipanchi rapinik kou olekimaktoi ako niton kolelen teachers due konyolu kekonyit icheket eng kila ak kila amun icheket cheyoin tuguk cheu inguni.

Boisiniton ko kararan mising alko achame mising, niton kotoreti lakwet kora konai konaiyo akiiko ako nai kosoman ako toret age tugul kokasak inendet yon moe kosoman. Kararan mising ako toreti lakok kosich skills choton che koron chebo maisha.

Kiit netesetaa en yuu ko lokok choton chemiten saishekab PE anan ko saishek choton chekichesoni, ikeree ng'unon ilee chesondos lokok chemeng'ech kemishek choton chukibo keny, ak ko mwalimu neinete icheket.

Boisioni ko keyoe eng kokwet koyae mwalimuek konetei lakok choto che kichorani, notok konaat mising ko CBC ako kararan mising inoniton amun sipkonetei lakok kosupkonai kiit ne machei eng kochekitu.

Boisioni koyae mwalimuek konetei lakokwai ako tuguk chekipoishen koipu lakochuto anan koimuch kokon sukul eng sukulishiek che koikai ako toreti nitok lakok komangetio ako cham kasiit neyoe ako kosoman kocham somanet.

Asikomuch inai inet lakok boisionitok ko yachei kora ko kisomanchi chichito chekiparei ICT anan kochoto chebo technology asimuch inet lakok eng oret ne nyumnyum ako yochei kora inai lakok kotomo konai mising akobo tuguchu ako yochei kora iiku imuut polepole icheket asikonai komnye boisionitok.

Kiit ne nyonei metinyun ko ageere ale mi chi neo chebo library notok ko Kenya National Library Service nenyoko tie lakok ako netei icheket akobo tuguk chechang chebo kamanut.

Kit netese tai enn yuu akere alee Mii sigindet nee kakongee kabiza akoo komach konet Lagok kyik enn bii, Ako Kararan nitok kot mising amun ii siche Lagok konai Lagok kole akotekis sigik akonai kole kanetisiet kityok koma lazima komi sukul konetisiet kora ak.noton ko naet Ii komuch kenyor enn ole miten.

Boishoni en kokwet kobo komonut missing yon kinete lokok en nje, akoo kora kobo komonut amun kikure lakwet ko nyoko siris ak konet ikoo asi kenai kotko logo chutonii kokuitos anan moikuitos kora kotoreti kosich noton koo nyikanet koto komingin asi konai kotelel en tait ab biik

En kokwenyun ko keboishen class rooms anan ko choton ko elekinetishen anan ko mii sukulishek chekikitech kinetishen lokok, sana sana komotomiten ichechu kinetishe en nje ndandan karan mising asikotoret lokok kocham kineet icheket akocham kora kosich naet.

indoker pichait niton ii akere alee mi sukul ne kii testa Lagok che moimucheke, chemoimuche kobendat ii konet ak Lagok Iko ako kararan mising ii ndoker kou niton amun momi kilot Lagok alak kikere, kereke Lagok tugul koerkee icheket.

Ndiker inoni ko okeree olee mii technology nekikotestai kabisaa akoo noton ko chebo KWS noton koboo Kenya wildlife service nekikotoret biik kora komuch koliban services chekikochin ak simoishek, ak koboishen oratinwek cheterter ak mochilchin icheket oreet akeng'e noton neboo cash ak karan noton mising amuun toreti biik cheyobu komoswek cheterter koliban ak keyochi kiit nemokying'e keyochi.

Kit nenyojne metinyun indoker pichaini akere alee miten kesit netese tai enn inguni enn Kenya Ako boto ndoker justice cheu maraga ak jeu Philomena mwilu Koo akere ale bik kabiza che ngomen Ako imuch kokon judgement enn oret noton nee Kim ako nemo nemo ilotu jii.

Bik chebo komonut, tuguk chebo komonut chemi pichaini kochang missing amun ii miten sibitali anan ko nebo takitariek enn Embu ako miten kora matatu che imuche komut bik enn koba komaswek je terter Ako kararan niton mising ii amun toku kole kikotechak Embu.

Boisioni ii kimuje kinet chito enn oratinwek che terter, imuche kora ikochi kit nesomoni asikomuch ichek Koo kobaisien computers anan ko laptops, Ako kora imuche ikojii joton ko headphones ii asikokas instructions choton jekimwochin ii ak jenyolchin koyachiken.

Kiit netesetaa en yuu ko konetishet netesetai neboo computers anan ko toretet netoreti mwalimu noton ko lecturer netoreti lokokyik asikonai kiit neboishen ak ko ireyuton kiyoe kasiniton en computer room.

Boisionitok noton ko kepoishen simoit noto nekikichilei kokiko posok eng kasarwek chebo nguni amun nguni kopoishen biik notok ko smart phones choton chekiwastoi ako che makichilei, ko kararan nitok mising amun kikomuch ko advansan biik eng emonitok.

Boisioni ii ko naton nebo Sawe, Sawe foundation Ako kararan niton amun ii kikotoret sawe bik chechang kabiza enn sukilisiek akoo inoni ko betut ne kikiibe printers anan ko computers koba sukilisiek asikotoret Lagok kabiza enn somanengwan.

kit netesetai enn yuu Koo noton Koo ainet nemiten kwenutab ketik ako kararan niton kot mising ii amun toreti kabiza ketik korut komnyee.

Bo komonut mising keyay boisioni amun boisioniton Ii ko naton ko kikochi Lagok computers anan ko laptops enn sugulisiek joton chebo resob che moimuchi Koo koityi Kee tuguk ab technology ako toreti icheket kora kolong Kee enn tuguk ab technology ako tun yan kakosich kasisiek enn ole kosichen ii komakere taabu ake tukul koboisien laptops ichuton amun kakinet icheket kotakomengech.

Inoniton Ii ko kanetisiet netesetai nebo sustainable noton nebo sustainable developments goals enn enn emet, ako kararan niton amun ii toreti bik enn yetunet enn social development noton ii kokenaike enn kokwet ak kenai tuguk chechang chetesetai.

Inoker koroi Ii akere alee mikiit netesetai enn classroom ii akoo tesetai recording nebo konetisiet, ako kararan niton mising amun konori tuguk chetesetai technology akoker kolekatestaituguk chechang chebo komonut enn kokwet enn classrooms.

Boisioniton Ii Kobo kamonut mising amun toreti Lagok kosich laptops che kamotosikyin Kee enn kila ak kila ako niton Ii kokararan mising akobo amun toreti SAWE foundation niton Ako kikokonge SAWE inendet koker kole katoret Lagok akonyorjike education noton me makat enn ele miten.

Boisioniton Ii ko noton ko chobet nebo baskets anan ko chekiboisien kora mugunket Ako kararan mising kee jeng chito nekikonai akonetin iboisyen kiiton amut niyalde isiche peyit nemi Barak amun karoron mising tuguk chuton.

Boishoniton ko noton nebo empowerment, ak ko niton ko kararan mising amun ikere ilee ngorigistan kiit chito anan kosir kosiche zawadi, ak ko kararan niton mising amuun cheree biik koyai kasiniton.

Koroiton Ii, niton koo computer kokararan mising ako ikere Ile chome Lagok kabiza tuguk che kere en skrinit akoo ikere kora kolee chome kabiza Lagok chuto komach konai kosoman, akomach Konai koboisien computer niton ako kongoi kora enn bik che kikokongee konet Lagochuton.